Gik moko oselokore, kata osebedo ka dongo bang' ka kinde ma onego bed ni itiye kodgi kata ichamo gi e osekalo mar gichako kethore.

Gino, ichung'ie kuonde moket, mag nyono, aeto ichako wiro kaka inyalo wiro ndiga, mondo orie fuonde ni mag tielo kabisa

Gin manie pichano, iluongo ni chapat. Omiyo sa asaya ma aneno chapat, aparo mana ndalo sikuku, kaka Christmas, arus kata sikuku go ma ji nyalo goyo kanyakla mag familia ka biro kamoro achiel.

Gino ma ni e picha no jo tuk adhula koro an chieng makwongo tugo adhula ne aringo e pap ma ne a jony lakini kata kamano ne wa tugo ma ber kendo tim wa ne oyudo loch

Gino en gweno motedi. Jomoko tede mar sup, ing'ade mathi matindo tindo kendo ichiele gi sup. Jomoko thole e mach, kaeto ichame gi nyanya mo ng'adi moriw kod kitungu. Kendo jomoko bende dumbe ei mo mosechwakore mochiegi, kaeto gichame kata gi chipsi.

Mago kit oganda moro matimo kata manyiso kitgi, gi timbgi kaka gitimo e gwenge gi. Ma nyasi ma itimo gi dhoudi mopogore opogore.

Gino ilwongo ni nas, nas ni mokwongo inyal muode nya iye marachar no kamano mar ariyo jok moko rege nya iye no to tedo go michele jomoko bende kawo pi moro yudore e iye kanyo ka osebare gi iloso go chiemo ma opogore opogore

Gino chiemo mamit ahinya ma nyithindo ma nyidendi ohero. Kata chwo bende ohere. To ilose kuom rabuon mipoko kore aeto ipilo matindotindo kaeto idumbo e i mo machiegi.

Gino en chiemo mar nyoyo. Ilose kod oganda gi bando. Ogero del nimar en goganda man gi madini magero del. Kendo omedo teko e dend dhano nikech en gi bando ma ochung' ne madini mag medruok teko.

Mago farasi. Gin gi ng'wech mar ahirititi, kendo ginyalo ringo mabor kapok giol. To kendo ichikogi mana gi tol motwe e umgi, ma ng'ama oidho ng'eye emomako.